Tijni en olo yath e cham kata gik mopidh e puodho. Itiyo tijni mondo ogol go kute kod tuoche manyalo mako gik mopidh e puodho .Tuoche kaka suna, okuodo kod oyieyo kendo tijni itiiyo mondo ogeng' buya matii kendo mamono cham tii maber. Tijni kendo itiyo mondo yuto mar pur kod jopur obed man malo. Ber moro mar tijni en rito cham kod gik puodho kuom kute manyien manyalo yudo gi. Tijni kendo itimo mondo neg kute manya bedo kuom cham kendo manyalo mondo cham dongo maber. Kendi nya goye e gik moko mang'eny kaka oduma, oganda ,mchele kod gik moko duto ma opidh e puodho.

Tinji iluongo ni loso lowo kapok japur opitho. Tijni inyalo tii kotigi gi kwer kata rapur mondo ogol go gik moko duto ma ok onego bedo eseche ma ipitho. Tijni nigi ber mang'eny mokwongo obero teko mar lowo kendo omiyo lowo bedo gi chiemo duto madwarore gi gigo mipidho. Ber mar ariyo omedo chiemo mang'eny e aluora nikech jii nyalp pitho eyoo mayot .Ber mar adke oloso tije ne jii mangeny ne jogo mapuro e dala kata e ute gi. Mar angwen odwoko piny lilo aluora nikech gik mitiyo go yudore e ot e yoo mayot. Ber mar angwen okelo chiemo mangeny ne jii e piny.

Picha ni nyiso kodhi mosechako tii kata moseikore ne pitho kodhi ni nyalo bet mar mchele kata mar ngano . Kothe be yudore aluorawa moloyo ahinya to aluora ma jii pidhe mchele kod ngano. Tich maduong' mar kodhi ni en pitho, itere e puodho mondo oti kendo bange koseti mosedoye maber tigolo mchele kata ngano. Tije mar ariyo en mondo otem kothe kanyalo tii kapok opidh e puothe maduong' .Tich mar adek onya bet kaka chiemb dhok nikech en gi ndhadhu mangeny koreg kendo komi dhok kata jamni mamoko. Tije moro omedo yuto ne jopur nikech kopidhe to okelo pesa ne jopur kata kouse to be onya kelo pesa mang'eny ne jopur mapidhe.

Ng'eyo ma idwaro e tijni en kaka rieko matin mar keto pipe e yo makare mondo ka ool, to kik pukre piny. Mar ariyo en rito sa kod kothe duto ma osepidh e gini. Ng'eyo mar adek en ng'eyo mar ng'iyo kaka inyalo geng' kute mondo kik donj e alode ma opidhi e gini. Ng'eyo mar ang'wen en kaka inyalo rit pi mondo ka ool e gini to kik pukre kata kik kethre. Gige tich ma idwaro e gini en kaka fertilizer mar pi kata manyalo lungre e pi e yo mayot. Mar ariyo, en kothe kata kodhi monego obed ni ipidho e pibego. Mar adek en gir olo pi .Mar ang'wen en pipes mar pvc kata kasuku matin ma ituomogo pi ka iole. Mar abich en net marito alode ma osepidhi mondo kik chieng' go kata kik koth kethi.

Jakedegi nengo gi ni malo nikech itiyo kod rang'iny mamalo kod lony mamalo e loso gi, mae medo nengo mar loso gigi , achoro ne jonyiewo bei nengo mamalo. Mar ariyo, kaka obogi e yoo makare kod kalatese mitiyo go e boyo gi gi ndiko nying gi kuom gi maywayo wang' janyiepo mondo onyiew gi, bende biro e yo mamalo kendo keto pesa mar loso gi e yoo mamalo mamiyo bech gi bet mamalo . Mar adek, iketo ne gi ranyisi mondo ong'e jom ong'e jomolosogi kendo kong'e jomoloso gi miyo kembe go molosogi go gerore . Mae medo nengo mar loso gigi kendo.